En irou kokakiteben kele tot itetundono koburetab masaek en oleibundo lokok kwak. En masii en masaek kongeten lokokwak kotokonete eh kapiloshek chekibo keny yani kimilaishek chekichechwak chekibo keny, kou ndikoti lakwet koi kokutunyi lakwet tii sikat ako nekotii en eunyin ribisi akikat inam ikat metit ko nono koboru kele ko kokotyet yani mokotin chito lakwet en uet. Koraa kotokosibi ngalek chu kiki kimuti Lok koba tumdo en masaek icheket kobwote kole igwo lakwet tumdo koiku chito nekokoet okilinyin ko koboishen komie yani ngom kosir igo. Ako masaek kotokosibi chuki yani tokosibi kimila nikitokituni kwonyin chechang, kokere yani yekakonget bik cheyechen akichek chebwonei yani chebwone korupit age kisip bik chekiyai sikikyok chekiyech chebo tai, tokotuni kwonyin chechang yokosibi chukibo kitunise kwonyik chechang kole sikoib Lok chechang sikochanga lokok.

Ele ochome aliten rotok ochome aliten en liteito, en liteito ko kit neyoru en yaani mobete inyoruu en olan tukul pitunat menyoru kokelelen kopet kopet yeinyorchinii liteito inyoruu liteito en olan tukul ak korkiiker rotwononiton ningung ko tilil yaani ko kalitak komie kesiren litain kan nii kobure kou yekelite rotwet en ot en stimet. Ako litaito Koraa koboru kole toko tokoboishe yokoboru Koraa tokoribe culture nekibo kenyi ngap iboru kele yokeribe tukukyok chekibo keny, ngap litaito ko komiten en keny okiboishen bik kyok chekibo keny koliten rotok.

En kobwotutik kyuk yaani kobwotutyenyun nokere ole tot koyai bik chetelchin mbirok sikopit kolong imbiret sikopit kolong lokok chechesondos mbiret chemiten ngwony kabisa koimuchn ot kochopchi mashindano yaaani kosindangee ak group age ak age sikopit yaani ko grupit nekowonen nii yaani kurupit nekosindonis kikoik sawadi yaani en yoni ko keyai kicham imbiret bik chukan koborchingee nebo korun nii ko cheko chekokobutyo koborchingee nebo korun akichek koik numbuan nii konan konyorchigee zawadishek anan konee nekacham nekekonu koto rabishek anan koyiolchi iamuan iochi mbiret age yani kokeyan kokebaibait muguleluek kwak komo yani momee muguleldo sikopit koyai in kocheza imbiranoto. Koraa imuch ichop Ichop ot yani obokonchi Sheree alan obongochi tiribit nependii. Yekakiba tiribit noton I enkarechen ichek kabisa ko kiborchigee ilenchi inee kotokigee nebo tun nii minutik oleloo yani obongonjini sabarit nekoo sikopit kiborchigee kolongun gee polepole Kotor koit barak.

En irou kemoi kenai kele amunee siko rwoikab kenya komuch koruai ak kosiryo ngap en Kenya ketinye tulonok en tulonok chuu ko kikocham rwoik sikopit koruen kila yaani ko yeilabat kila betut ilapan konyil ot oeng en betut, korun Koraa ilaban yani inoitoi yani konoito bortonguny rwaya yani ko kirinaita lapatet ne ilopotii Kila ko kor kiwe emotunwek alak kii, ko kor kipelaban omara kenyoru yani emet nemomii tulonok yani ko kor kipelaban komekose ot kokanamin ot kokenget imitennkomie ilopotii. Koraa rwoik kyok en kor en koroni nyon nii ko kii kikotoret serikalit nyon neo yani ngolabat chito akondo keliponi yani kokor kokochin chamanigan nii koyai kasit yani konget asubuhi komusta akolapan ak kowekse yani koyai kila betut koyoe koyoe exercise kila betut nebo korun korun kamanda olibo Sany olino kor kilapat tii konyoru kondoi konyor chekulet akoibe yekokoib konyo Kenya kelipan kosich rabishek chik yani kokeyan chichoton koyai kasit noton kila ko kacham kooton. Koraa rwoik kyok kotinye konetik cheinete komie yani kinet yani konetutik konyoru koyam ko kor kimanda konyoru kosich.